Ĩno nĩ mĩngũrwa ya mababaĩ na mababaĩ maciaru, ũyũ nĩ mũrĩmi wĩ haha e mũgũnda-inĩ wake wa mababaĩ, akĩonania ũrĩmi wake wa mababaĩ, mĩngũrwa na wĩna matunda.

Aya nĩ andũ me rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ mathiĩte gũcera, marakenerera nyamũ cia bũrũri ũyũ witũ. Ni iria maracihe na indo ingĩ, me rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ.

Tũtege tũtũ twĩtagwo ndurũni nĩtũtũmĩkaga mĩgũnda-inĩ ĩrĩa minene ta kũhũra ndawa, kũiga ũgitĩri ona kũnyagia mbegũ mugũnda-inĩ ucio nĩtũtũmĩkaga na njĩra teyo. Na makĩria mũno nĩtũtũmĩkaga kũhũra ndawa, kũingatithia nyamũ ta nyoni iria cithũkagia mĩmera.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa marigũ na mũrĩmi ũyũ nĩ marigũ make arathũrima na marĩa mangĩ akĩgethaga, na marĩa mangĩ agĩcehagĩra ,akĩehagĩrĩria gĩko nĩgetha magĩe na matunda mega ma kũrĩa.

Gĩkĩ nĩ kĩganda kĩa mĩguna, ĩno nĩ mĩguna ĩ macini-inĩ, ĩkĩingĩrio macini-inĩ nĩgetha ĩ hihinyũo yume maguta kana yume kĩrĩa kĩngĩ marenda yume. Gĩkĩ nĩ kĩganda kĩa mĩguna, ĩno nĩ mĩguna ya kũruta maguta.

Ũrabatara gũkorwo na mũtambo wa kombyuta, na njega nĩ getha ũhote kũhingia ũndũ ũyũ. Na okorwo ti kombyuta wĩnayo ũgakorwo na thimũ njega ĩkũhota gwĩka researching.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wa makondobia, aramarĩmĩra na kũhũra ndawa ria nĩgetha meke wega. Nĩ gũthũrima arathũrima makondobia make.

Itunda rĩrĩ nĩ rĩrĩendete mũno. To nĩ rĩkoragwo na cama, na nĩ rĩteithagia kĩmwĩrĩ, na rĩrĩa kwĩna riũa inene ũngĩrĩrĩa, mũndũ nĩ anyotokaga to nĩ rĩkoragwo na maĩ maingĩ mũno. Kĩu nĩkĩo kĩrĩa kĩngenagia mũno. Na nĩ rĩrĩngenagia mũno nginya wĩna ageni ũrĩtinangĩtie ũkamekĩrĩra thani-inĩ, nĩ gĩkoragwo gĩ kĩndũ gĩthaka mũno. Ona rĩrĩa wĩna iruga nĩ nyonaga magĩtinangio makaheo ageni.

Nĩ ũgethi wa meroni wĩ haha, me mũgũnda-inĩ nĩ kũgetha maragetha meroni ciao nĩ getha macoke maciendie. Aroneka ena andũ a kũgetha na mũgũri arĩ o haha.

Itunda rĩrĩ njiguaga rĩkũraga kũndũ gũtarĩ na mbura nene na gũtarĩ na riũa rĩu inene gũthiĩte kũigananĩirie. No mũno mũno rĩkũraga kũndũ kwĩna ka ũrugarĩ na ti ũrugarĩ ũcio, ti riũa rĩu i nene ũguo. Na mũtĩ wa mũcungwa kũu nĩkuo wĩkaga wega, na nĩ kĩndũ gĩteithagia mũno mũno tondũ nĩ rĩrĩagwo nĩ andũ aingĩ mũno. Ona ciana nĩ cihihagĩrwo rĩta maaĩ ma kũnyua. Nĩ itunda rĩega.

Itunda rĩrĩ nĩ rĩhihagwo maaĩ ma kũnyua kana rĩgatinangio rĩga pack wo mĩkebe-inĩ rĩkarĩagwo kahora kahora rĩkaigwo matuka-inĩ rĩ mĩkĩbe-inĩ . Na nĩrĩthondekaga matunda ma njuici.

Hahaharoneka nĩ natharĩ ya ũkũria wa mĩungũrũa ya mĩthemba ĩtiganĩte, na nĩ haroneka nĩ handũ harutagĩrwo wĩra ũyũ, na nĩ haroneka hena itingĩ cia thitima koguo nĩ handũ hakuhĩ na mĩciĩ na hena itangi rĩa maĩ haha rĩa kũhe mĩũngũrũa ĩno maĩ.

Gĩthomo kĩa 8-4-4 kĩarĩ kĩa mũrutwo gũthoma akaaririkana kĩrĩa athomete yaani kĩageragia mũrutwo kũringana na ũrĩa araririkana. No gĩkĩ kĩa CBC gĩkoretwo nĩ mũrutwo kĩrĩa arona akanyita, kĩrĩa ona kĩu nĩkĩo athoma ti ũhoro na kũririkana. Koguo gĩthomo gĩa CBC nĩ gĩa bata mũno tondũ nĩ kĩrateithia arutwo a thikũ ici kũmenya maũndũ maingĩ na mũndũ akanyita, ti atĩ ti ta kĩa form four kĩarĩ kũgeria kũririkana ũragerio na kũririkana. Koguo ũngĩkorwo ndũraririkana thaa icio ũgatuo atĩ we nĩ wagũa. No gĩkĩ kĩa CBC nĩ ũndũ ũreka nginya na moko, mwarimũ akona kana ũrĩa mũkũgeria akona ũrĩa ũreka. Koguo gĩtirakũgeria na kũririkana ũrĩa ta gĩa tene.

Gĩthomo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ nĩ rũteithagia andũ kũgĩa na ũmenyo na magatiga gũikara na maũndũ marĩa ma tene, makagĩa na ũmenyo na makĩria mũno mathabu nĩ ma nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, tondũ nĩ kĩmateithagia kũmenya nginya me ũrĩmi-inĩ wao, me mbiacara-inĩ ciao, ona rĩrĩa mararĩma ng'ombe na wendia wa iriia na matumbĩ, mathabu nĩ mamatũmagĩra mũno mũno mũno, nĩ kũhota gũtara mbia, gũtara kĩrĩa aneana, irio iria abatiĩ kũhee gĩthimo, mothe macio aratũmĩra mathabu, agĩĩkĩra kahũa gake kana mbembe ciake bataraitha mothe nĩ mathabu, koguo mathabu nĩ kĩndũ gĩa bata mũno mũno mũno.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, nyonaga arutwo me kĩrathi, me kĩgerio-inĩ, na kĩrĩa kĩratũma njuge me kĩgerio-inĩ, nĩ ũrĩa itĩ ici citigithũkanĩtio, kuuma mũrutwo ũrĩa ũngĩ nginya ũrĩa ũngĩ, koguo ũkona nĩ kĩgerio mareka, warora mũrutwo ũyũ, ena benjũ igĩrĩ, ena raba, na nĩ ena raba koguo ũkona gĩkĩ nĩ kĩgerio kĩrekwo, no makĩria mũno nĩ kuona gũtigithũkanio kuuma mũrutwo ũrĩa ũngĩ nginya ũyũ ũngĩ ũkamenya nĩ kĩgerio-inĩ me kĩgerio-inĩ mareka.

Maũndũ marĩa mangenagia ni itunda rĩrĩ tondũ nĩ ndĩrĩendete mũno nĩundũ wa cama warĩo. Ngacoka ngona marigu. Ona mo nĩmangenagia mũno. Ngacoka ngona mũgũnda ũyũ ũrĩa ũigana, ngona mbeca, ngamenya mũrĩmi ũyũ mbeca enacio tondũ endia itunda rĩrĩ ria bainabũ , acoke ateme marigũ maya, mbeca nĩegũikia mũhuko. Ũcio nĩ ũndũ ũrangenia mũno mũno mũno.

Ndimũ nĩĩngenagia mũno tondũ ndimũ nĩ ndawa. Nĩĩteithagia mũndũ ena homa ona rĩrĩa wĩna ũritũ mũnene ũngĩmenyera kũnyua maaĩ ma ndimũ nĩmateithagia mũndũ kũnyihanyihia ũritũ. Na then nĩ njega kĩbiacara ta rĩu rĩrĩa kwarĩ na mũrimũ wa corona arĩa marĩ na ndimũ nĩmathũkũmire mũno tondũ kandimũ kamwe kaumaga ciringi mĩrongo ĩrĩ. Koguo nĩ biacara ona wĩ nacio, nĩ nyamũ njega mũno.

Irio ici nĩ ngarangaga na tũmaguta tũnini, na kamwaki kanini kwa ihinda inini ngacirĩa ũguo. Kana ona no njage gũciĩkĩra tũmaguta, ndĩcikie thaburia ndĩ cikorogakoroge cihĩe na tũmĩrukĩ tũu tũnini, thutha wa ndagĩka ta ithano ũguo ngaciteng'ũra ngacirĩa na cabaci, kana na ngima, kana ona gũcigĩrĩra kamũcere-inĩ.

Kuoha matunda maku ũũ mohetwo haha nĩũteithagia mũno, tondũ nĩũrigagĩrĩria nyamũ gũthũkia. Nyamũ ta nyoni gũka gũkanyakanya cigagũthũkĩria itunda rĩaku. Koguo ũmohete ũguo nyoni citingĩhota kũmakanyakanya citingĩmathũkia. Na ona tũtambi tũngĩ twa kũũmbĩrĩra tiga twa na thĩiniĩ tũtingĩhota kũmathũkia.

Itunda rĩrĩ njiguaga nĩ rĩtũmĩkaga gwĩkĩrainĩ kĩndũ ta yogati-inĩ, rĩgekĩrwo nĩ rĩthĩaga njuici, nĩ rĩthondekaga indo ingĩ nyingĩ nyingĩ na rĩ goro mũno.

Kanyamũ gaka kaingĩ konekaga thibitarĩinĩ na makĩria mũno mwenainĩ wa ithimĩro. Gatũmĩkaga gũthima andũ mũrimũ wa mũkingo ũcio nĩguo wĩra wako, ũguo nĩguo nyonaga gagĩtũmĩka.